Mae ohula mokel gi midhiero mar koth. Koth kochwe mang'eny to njao piny kendo ting'o loo mamalo koringo go komuko udi , komuko ndeche, koringo go kodhigo kuonde mang'eny. Koro ohula ni ema kelo gini.